Ici nĩ ciana iria irĩ kĩrathi, na nĩ cirakorwo cikĩhũthĩra mĩtambo ĩrĩa mĩerũ ĩria thirikari ĩrakorwo ĩkĩrehe macukuru-inĩ. Nĩ ũrakora atĩ thirikari nĩ ĩrakorwo ĩkĩrehe mĩtambo ya kompyuta nĩgetha ciana cigakorwo cikĩhota gũthoma wega. Na ni ũrakora atĩ arimũ nao nĩ marakorwo makĩonia ciana ũrĩa kompyuta ici cirakorwo cikĩhũthĩrwo.

Ihinda rĩrĩa mĩtambo ya ICT ĩrakorwo ĩkĩrehwo gĩcigo-inĩ giitũ, nĩ ũkoraga atĩ nĩ makoragwo metanĩte handũ na magakorwo makĩuga andũ meyumĩrie nĩgetha makorwo makĩhota kuonio ũrĩa mĩtambo ĩno ĩrahũthĩka. Na ũgakora atĩ andũ aingĩ nĩ makoragwo meyumĩrĩtie tondũ andũ aingĩ nĩ mendaga gũkorwo na ũmenyo wa kũhũthĩra kompiuta ici, kana gũkorwo makĩhũthĩra mĩtambo ĩno ya ICT.

Aya nĩ arutwo arĩa marĩ kĩrathi. Nĩũkoraga atĩ nĩgetha mwarimũ akorwo agĩthondeka ũraata wake na mũrutwo wake, nĩakoragwo akĩmuonia mĩthaako ĩmwe na ĩmwe, na ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa mwarimũ areeka ũũ nĩakoragwo agĩthondeka ũraata mwega na araata aake. Kĩrathi-inĩ gĩkĩ nĩ gũkorwo marakorwo magĩthooma, tondũ nĩ kĩroonekana kĩ na ciana nyingĩ.

Nĩ bamĩrĩ na nĩronekana atĩ mũtumia arĩ na ũritũ, na nĩ ĩronekana atĩ nĩ bamĩrĩ yendanĩte, tondũ hĩndĩ ĩrĩa bamĩrĩ yakorwo yendanĩte mahinda-inĩ ta maya nĩkoragwo yonanĩtie atĩ bamĩrĩ ĩyo ĩna ũrũgamu mwega na nĩ ĩronania atĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ena ũritũ nĩ agĩrĩirwo gũkũrwo akĩnyitĩrĩrwo nĩ mũthuri wake wega tondũ rĩtikoragwo rĩ ihinda ihũthũ.

Itanda ici cikoragwo mũno mũno kũrĩa ciana cirakorwo cigĩthomera na atĩ magakorwo makomaga oro kũu cukuru-inĩ yaani cukuru cia gũkoma. Cukuru iria matarakorwo atĩ nĩmarainũka mũciĩ o mũthenya nĩũkoraga atĩ, kira mũrutwo nĩakoragwo ahetwo gĩtanda gĩake kĩrĩa agĩrĩirwo gũkorwo akĩhũthĩra ihinda rĩu, na nĩ ũkoraga kaingĩ na kaingĩ arutwo aya makoragwo akorwo nĩ cukuru wa airĩtu makoragwo marĩ airĩtu nyika, na okorwo nĩ cukuru wa anake me anake nyika.

Nĩngoragwo nyendete gũkorwo ngĩtũma mbeca na thimũ, tondũ nĩ ũkoraga atĩ rĩrĩa ũratũma mbeca na thimũ, nĩũgũkorwo ũgĩcitũma ona kũndũ kũraihu ona mũndũ e kũraihu, tuge mũndũ e Nyiri nawe wĩ Kijabi nĩũgũkorwo ukĩmũtũmĩra mbeca icio. Na nĩũkoraga atĩ thimũ hĩndĩ ĩrĩa wakorwo ũgĩtũma mbia icio nĩ ĩkoragwo ĩgĩkũrehera message ĩrĩa ũgaga atĩ nĩyonania nĩwatũma mbia icio na kwogwo mbeca cia thimũ citingĩũra, ũkĩringithania na mbeca ici ingĩ.

Nĩ harĩ bata mũno dagĩtarĩ gũkorwo akĩmenya na gũkorwo akĩaria na mũrũaru wake nĩgetha agakorwo akĩmenya mũrũaru wake ena thĩna ũrĩkũ. Tondũ gwokorwo dagĩtarĩ ndegukorwo akĩhota kwaranĩria nake, ndegũkorwo akĩhota gũkorwo nĩaramenya atĩ nĩ kĩĩ kĩrĩa kĩrakorwo gĩgĩthumbũra mũrwaru wake. Na kũgwo nĩ wega, kana rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ thibitarĩ ndagitarĩ nĩakoragwo agĩikara nawe na agakorwo akĩmenya kĩrĩa kĩrakorwo nĩ kĩragũthumbũra.

Hĩndĩ iria mũndũ akorwo ena mbeca ciake mooko-inĩ na nĩarenda gũkorwo agĩciekera thimũ-inĩ, nĩ akoragwo agithiĩ nduka-inĩ ya mpesa, ĩrĩa ĩkoragwo igeteitherĩrĩa mundũ gũikera mbeca thimu-ini kogwo haha ni mũndũ ũkĩte, nĩgetha akorwo agĩĩkĩrĩrwo mbeca ciake thimũ-inĩ to okorwo nĩarenda gũkorwo agĩcihũthĩra na njĩra ĩngĩ na ciĩ thimũ-inĩ nĩ ũhotho mũno gũkorwo ũgĩcihũthĩra.

Ĩno nĩ noti ya Kenya. Na ndamenya nĩ noti ya Kenya nĩ tondũ nĩ nguona mũnene w bũrũri wa mbere Mzee Jommo Kenyatta hau thutha nĩ tondũ arĩ mũtongoria wa bũrũri wa mbere. Na Kenya nĩ tũkoragwo na noti ya fifty, noti ya igana, noti ya magana meerĩ, noti ya magana matano na noti ya ngiri. Na noti ya ngiri nĩyo ĩkoragwo ĩrĩ na hinya mũno, gũkĩra noti ici ingĩ.

Kuma ihinda rĩrĩa gĩthomo gĩacenjirio na magĩkorwo marahũthĩra gĩkĩ kĩeru, nĩ ũrakora atĩ arutwo nĩ marakorwo makĩhinyĩrĩrio nĩ arutani ao, makorwo makĩmenya taranda ciao, nĩgetha makorwo magĩteithĩka. Na arutani nĩmarakorwo makĩonia nginya ciana ici kũruga na nĩgetha mũrutwo akamenya kĩrĩa arenda gũkorwo agĩka mũno. Na ũgakora atĩ gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩrakorwo gĩgĩteithĩrĩria mũno.

Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia akorwo atĩ nĩ mũritũ, nĩ akoragwo abatie gũthiĩ thibitarĩ na akorwo hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ kiriniki ciake nĩ abatie gũkorwo akĩonio na gũbundithio ũrĩa mwana akoragwo akĩrorwo. Na nĩ makoragwo makĩrwo magoka nĩ getha makaheo cindano ciao cia mweri, nĩ getha matigakorwo na thĩna o wothe hĩndĩ ĩrĩa marakorwo magĩciara.